Ũrĩa andũ mangĩka wa mbere nĩ gũthomithia andũ a mĩaka yothe, bata wa gũthoma. Wakerĩ nĩkũmagũrĩra indo iria ibatarainie cia gũthoma ta mabuku, na tũramu kana ona kũmakĩra nginya thukuru. Wagatatũ nĩ kũmahe iheo arĩa mahota kũhetũka igeranio cia mathomo, nĩgetha aria angĩ mone bata wa gĩthomo.

Wambere mũndũ nĩegũbatara kũmenya ũrĩa ũrigitani ũthiaga nambere. No akorwo athomeire thĩiniĩ wa cukuru kana hihi agakorwo athomeire thĩiniĩ wa thibitarĩ. Wakerĩ mũndũ nĩegũbatara indo iria ihũthĩkaga ta cindano, nyamũ cia gũthima thakame, cia gũthima ngoro, na wagatatũ no nginya mũndũ ũcio we mwene akorwo arĩoho nĩgetha ahote kũruta wĩra ũcio.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno gũikarania wega na andũ arĩa tũkĩrĩ nao hihi na gũkenanĩra, tondũ ona kũhũrwo mbica ĩkoragwo arĩ ũndũ ũmwe wa gũtũrehe hamwe, ũguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno, kwaranĩria, kũrĩanĩra ona gũthiĩ kĩndũ ta mathako hamwe ũndũ ta ũcio, kana hihi ona kũruta wĩra hamwe hihi thĩiniĩ wa makambũni marĩa tũkoragwo kana hihi thĩiniĩ wa ũruti wa wĩra ũrĩa tũkoragũo, nĩwega tũgakorwo tũkĩruta wĩra tũrĩ hamwe na twendaine na tũkenete.

Gũthiĩ gũthomithio nĩ ataalamu kana andũ arĩa mohĩgĩrĩire hihi maũndũ-inĩ matiganĩte nĩ ũndũ wa bata mũno, tondũ nĩũhotaga gũtũhe ũmenyo mũingĩ mũingĩ makĩria ma ũrĩa tũrowĩ, na hihi nĩũtũmaga ona tũmenyane na andũ aingĩ ,ona tũmenya maũndũ mangĩ, ona tũthiĩ ona kũndũ kũngĩ kũrĩa tũtaroĩ. Ũguo ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno thĩiniĩ wa kũrĩa tũikaraga ona arĩa tũikaranagia naguo, tondũ nĩũtũmaga mũndũ ohĩge.

Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa, nĩhotaga kũmennya hinya wa ũrũmwe, kana hihi hinya ũrĩa ũkoragwo ho hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atuĩka wa gũthomithio na kũheo motaro hihi megiĩ maũndũ matiganĩte, tondũ aya nĩmaroneka nĩ andũ makoranĩte kuo hihi nĩa kambũni, kana nĩa gĩthirikari, ona ningĩ no makorwo marĩ aandũ a kanitha, tondũ nĩndĩrona magĩtherete mũno, na nĩ maũndũ marakĩoneka nĩmarathikĩrĩria. He mũndũ ũrĩa marorete, ũguo ngona ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno tondũ nĩũtũmaga andũ mohĩge.

Ũndũ ũyũ nĩ mũhũthũ mũno harĩ mũndũ wothe bata ena thimũ. Thimũ ya guoko no ahote kũwĩka. Tondũ ũyũ nĩ ũtungata ũrĩa ũteithagia mũndũ kũruta kĩndũ kĩmwe haha kinya harĩa hangĩ kana andũ ana ona we mwene kuma itũra rĩrĩ kinya rĩrĩa rĩngĩ, na ũndũ ũrĩa mũndũ abataraga gwĩka no kũingĩra thimũ-inĩ yao, na gũbũata mĩtaratara ĩrĩa makoragwo maheanĩte.